Kitone kitunguiyot ake ton garlic atyo kende mwaita maa ake pele mwaita atyo kende ketonchi carrots akerongchi beek atyo kechop supu.

Yon kiome nii, kechure ,kindoo kutit ak yeityoo kuchuchun. Ak yeityoo kenyei ak kengutut keswek. Ak kiam bendanyiin nemi orit kengutut keswek komong sang.

Netai kendoi tangishek chetoche beek ak korib beek. Nebo oeng kinde kerichek ab beek sikobar tiong'iok. Nebo somok ketoche beek ak baibushek eng mbara anan ko chekiboishen en kurgat.

Yoi amitwogik konanyinyigitu amun nilen iam ngwek chemomiten mwaita komoanyiny kochamu suswek. Nilen iam, komagoi kichob tuguk cheu chapati amakiteshi mwaita so igochin amitwogik koanyinyegitu agoi roisi chobetab chakula.

Pakamanuut keaii poishonii amujn netaii koron kokachin piik rapisheek imuch korakoek amitwagik kiamdai kimnyeeet ako konuu rapisheek mising

Le kigonorto korotwechon ko kindo kigonori komye en takolkolishek ak keker kabisa simochut koristo ak kityo kinde frichit sigokaititit simat kong'emokis sikoribok agoi, sikeam agoi.

Oratinwek che yoe kotutikinitu minutik en mbar ko kou kobecye timdo, ngoib timdo minutik en mbar koyae kututikinitu amun tuche timbdo ak korut timbdo kosir minutichoto. Ko kit nekiyae ko kesember ak kenai kele tili mbaret betushek tugul simat koib timdo.

Indokeer boishonii mi pichait i,abwoti kole Chichi koyoe mung'aret, koyoe ng'alekab imbaar. Eik Chon koboishien kobotishien kogolseen ak komineen minuutik eng imbar. Ak kuoldoo, ingoaldaa konyor rabisiek ako koyaen tuguuk alak rabisiek choton.

Netai ingeyai boishonii koboo komonut amun konuu rabisiek. Ingeyai mungaretab mainik anan ingeyai mung'aretab boishoni mii pichait i,kokonu rabisiek.Ai ak nerube notok ko amitwogiik kora, kiome imuch keamdaa koik ing'wek anan ialde ialen tugun alak.

Ngaro no mi pichait, kobwone metit nyu rabisiek. Bank keboisie kegonoree rabisiek. Ngegonor rabisiek koitos rabisiek kotun nde ndenemu kobwone ak intrest ak ak intrest. Nerube notok, much isom loan. Ngisom loan bank kotos iliboni kopolepole.

Agere nego chekiibe basit, chekiibe karit. Iboru kole tesetai mung'aretab nego. Chitoab koba nechu, kwae mung'aretab nego. Imich keibe nego, imuch keibe sogo anan keibe ibkealdoi eng oli kialdoe.

Bo kamanut keyai boisioni amu, toreti bich. Ichuchui ng'alekab kasisiek eng chimotindoi lagok, vijana. Nerube notok, ko ngealda goinyoru rabisiek ibiae tuguk alak rabisiek. Nerube notok kora koba amitwogik kora, much iyam, iyam ak lagoguk.

Ngaro boisioni abwoti ale mi tiong'ik mbar anan ko go. Ko kiit nerube ko aal kerichek cho kibore tiong'ik, chebo solobik, chebo tiong'ik tugul che mengechen che konu hasaret.

Ngoger boisioni abwoti miondo. Abwoti korok kole ngogaik, boe ngogaik chichi bo pichaini mi yu, chonyi mi pichait. Ko miondo, ngaro pichaini abwoti miendo, tindoi miendoab amalda ngokiani akomeche kinya.

Tom kekonom kainaa agetugul en kanisa, amun tom kibatisanan. En kanisanyun ko okoi kibatisanin asikekonii kainet, kwoko yotok kotom kekonon kainaa.

Alenjini kora komnyee kotko kalipan chepkondok komnyee alenjini asikoroo komnyee

mwachin kolenjin arawanii kokoates tutigin ko arweet konyee kokkeliban chepkondok chekileee ko amun sigere ile kwates chepkondok ap kot

Atikanet nakachini alenjini matwachu lakwet tumdo neon neyae lakwet kogargen amatkogai lakwet kit agetugul netebe amun sikinet lakwet konai Kole yame bik tuguk amikigain koteb kila kitu akomalazima

Kongoi en takset nekararan amache imyet ak soiyot akibundon mursik akitareton bek chekiye achekiunen neut kongoi

Achame chu miten takalkalit ne pusalia amu ngisus ko anyinyen. Ako ngasus kora aka aalde anyoru rapishek i, ak kokachin proteins ako techin pich kimnatet eng' porto